elekikonortoi viasinik ko tiengei chito anan tiengei kele viasinik aichon anan viasinik che kokipalei eng kasarta ainon. Kou viasinik che kokipalei eng ropta, koron koyachei inde anan inde ole imuch koyomio asiker ile kakoyomia komenam ikonor. Viasinik kokingen kele tukuk chenunin kabisa. Kora viasinik kotinge ile imuche kokagei iker ile kekweu agetugul anan viasinik cheikonori kitio komomi nenunat. Kora komachei fresh air anan mochei kora olekabur koet mamochei chekarikchin anan chekasich maat. Yachei inde eng biik chechang komuch konde choko ak koserser en choko. Anan iker ile kende ng'wenyele momi beek ,ele momi moisture agetugul ngamun imuch kobar viasinik

En pichait kekere chepkilumta chechang kot mising. olekiyoitoi anan olekimindoi chepkilumta eng korenyu ko kilumtotei, ipute succers akitio iker ile kelumtate. Kora olekimindoi ko tiengei kele imine chepkilumta anan imine sukuma. Kouye kigere enyu ko chepkilumta. Chepkilumta komachei chekiistechin succers amun sikoyechekitun anan asikosich akot koyechekitu chekang'et, Kora chepkilumta koyochei imin betut nebo ropta amun motinyei tigitik. Ngamun namegei ak ropta kot mising yon kemine asikonam ng'weny.

En pichait kekere kitunguik cheko chekokibol komong timin, elekichoptoo kitunguik ko kingen kele ketunguik kindoo amitwogik nekit tugul kora elekichoptoo indoi mwaita ak itya iker ile koruryo ketunguik komende ingwek alak tugul amun ketunguik yon moruryo komuch kowech biik. Elekimindoo ketunguik korong koyoche ichop mbaret kotililit ak ichop beresisiek kokororonekitun ak imin ketunguik kora koyoche inai ile arawet oinon nemuch konamgee ak ketunguik amun kot koetyi ropta kora missing komuch konunyo ako ngot koetyi kemeut kora missing komuch kora komoi komoruryo komie anan komenyorchigee minutik che choton

Minetab rabuonik koron komenam imin koyachei kokaichop mbaret kotililit ak ikutu kou ele kigere en you. En you kakutunani kotoreti kora ngamun kingen kele tigitikab nini komuch koba ng'weny. Toreti komaba ng'weny soiti karon kotoretin yon ipolu ngamun mepole kot mising. Kora ngechop kou inoni kotoreti koechekitu ngamun mapendi ng'weny soidi. Kora minetab rabwomik komi konyil chechang rabuonik. Mitei cheimuche imin chebo arowek somok anan ko ang''wan ko chebo arowek loo. So komenam imin koyachei inai ile kemin keswat nebo arawek ata.

Tukuk chekikekas akobo mokopchat ko atindonik chechang kot mising. Mokobek komitei akichek konyil chechang. Mokobek kotiengei kele mokobchat aino neichame ne anyiny anan neimuchei inyorchinegei keljin neo mising. Kingen kelemokobek, biik alak komuch komin asikoam ko miten biik cheminei asikoalda. Akoimuch inyorchigei rabinik chechang kot mising. Kora kotukuk chemakisipati, mamokchingei kerichek matamokchingei tukun chechang asikoet icheket. Imine kitio yon karichop mbaret aneitio inde mbolea korut ichegei.

Miwek akichek komitei konyil chechang. Miwek komuch imin asiame ana asialdoi komiwek typit aino neinget ile chamei biik eng amet ana anyiny en amet. Miwek kora komitei miwek chekeminei kou komoswekab Muhoroni anan komoswek chekiminei miwek asikechobe sukaruk ko chechono ko typit age ak ikine notok nekechobe sukaruk.

Ele kimindoi kabech anan ingwek ab kabech, ko yachei korok inai ile imine mbaret netiana, imine cheioldai anan chekiamei eng gaa. Kora koyachei inai ile kabach aino anan typit ainon nebo kabech nekemokchinigei asi ,min ngamun kingen kele kabach komitei konyil chechang. Yon karinai kou nonitet ichop mbareng'ung kotililit Akitio yon karichop mbareng'ung kotililit imuche inyon imin kabechichotok. Kora yochei inai ile arawet ainon anan nyorchingei beek chetiana ngamun kingen kele mamochei ropta neo kora mamochei kemeut. Ngotko iboishe irrigation neu inoni koyachei inai ile mbaret netiana nekoimin komokchingei irrigation achona, mitei beek chetiana, ayaitai ano irrigation initok

Kikere enyu minsetab pilipili hoho anan hoho. Tukuk cheimokchinigei korok ko hoho chekiritutan anan tenderekab hoho anan cheiole kokaketutan. Chop mbaret kokararanit. Hoho kora komiten konyil chechang, miten chu rurtosn konyalilekitu, mitei cherurtos kopiriritu ako mitei cherurtos kotalelienitu. Yachei kora inai ile imine chebo ne, imine cheame, imine chetiana. Kora yeit imakchinigei ichop irrigation koyachei kora inai ile irrigation anan beek chetiana chemakchingei hoho en mbar. Kora komenam iyai kasini koyachei kora inai ile kicontrolendoi ano tiong'ik anan pes t anan kutik cheimuch konam.

Enieyu kekere bandek kekere chito kora nemiten imbar nekatyech kambut kikere bandek chetoku kole takomengechen kiit neyochei kimuuch kikuye en yu anan nemuche kinetkei en yu ko imuuch ko chichiton kosemberchin bandechuton ana ko ngaamun makikere komur soiti ko muuch kobite bandechuton kikere kora bandechuton ko makobandek chekokoam kebut anan chekokoam kesenber ngaamun kikere kotilil ingandan imuchen koputyon bandechuton kekere amun bandechuton komuuch ko kikesember kityo netai koputyinote nebo oeng'

En yuee kekere indisinik chekikeputen ak tutin chekimuche kele kokoiyoso kikere kora chepyoset nekanam kiit neu ketit ak keringet kora nekakipal ne oo kot mising' ak imbaret nito kotoku ko kakitem en yu kimuche kele chepyosani kokere ngotkokakoyamkei keringet nekakipal ak ndisiot ngaamun keringet ne oo neu ninono komuch keminchi tukun cheu indisinik

Pichait nekokikonech kekere maperek chekororon chekokoruiyo kot missing elekiomdoo maperiat ko roisi kot missing amun maperiat ko kit nekimuche kenyorchigee en oldatugul maperiat ko ibute yan kokorur ak itya iun ak iam kityo biik alak komuch koam ak itya kobakakta komaam tenderek chemiten orit lakini eleimuch iamde kiome kotugul momii tenderek chekiloktoo amomiten kike kibonye barakiat kiome kotugul kou kit neu tai keriun kityo

Noker boishoni komiten terekta mbar koboru kole inoni ko arowek chekitemishotei katok kele momiten ropta ne oo kot mising' ngaamun mawendi terekta akoi kotemis ntaiyon woo ropta anan komuch kolis anan komuuch kokwaman en imbar en yu kekeren kotiemei imbar nekatok kelen komiten bandek kiit nenyone metinyu ko imuchei kokoit orowek chekiminei bandek so ikere terektani mbaranito amon mochei biik kochobok sikonam kominsot

Kikere en pichait kekere njirenik chekakeeny ak itya kinde kosoiyo asikobo komonut keyai boisioni ko sikosoiyo njirenik komie ak itya kora kingen kel njirenik kot ko maki kot keeny sait noton ak itya kinam kinde maa komuch akot kokworkworekso alak anan ko mara tom kobek komie alak kou niton komuch kosaita korotik ih kosoiyo komie ak itya tor kityo ko belet nywan ko roisi. Njirenik ko tuguk chekororon kot missing ako chome biik chechang amun nyorchinengee biik kelchin neoo missing yon kealde kora ko very nutritious tinye proteins nemii barak kabisa en amet

Nametab njirenik koimuche iboisien tuguk cheterter boisioni kiune ana kichobe njirenik yan kerinam njiryot kit netaa inyon ieny moet ak itya istee abutanik chemiten moet nebo oeng kistoo en biik alak yan kerieny moet ak itya kakoba abutanik iwai scales anan iwai scales chemiten barak en makatet biik alak komuch kosto metit ko biik alak kebokoktoo metit kounoton ak itya yan kerichop kouniton imaa kosoiyo asikindoo maa imuche biik alak kotilatil asitor kochut mwaita komie ana asikosoiyo komie

Minet ab ndisinik korong komenam imin ndisinik ibole keringet neoo ak itya inde mbolea ak inai iteben gee ile imokyinigee ndisiot oinon ngamun en ndisinik komiten taipisiek chechang kora yon kakemin ndisiot koyoche inai ile tore arowek ata ana yon kakoik kou yukikere en pichait ko biik alak komuch korur komiten mbar anan ibut asibeibu irur en ko yon imoche irur komiten mbar kou yukikere imuche ilokyi guniet kou nondon kou niton komuch komanyon koam taritik anan ko tiong'ik alak tugul imuche kora ibut yon ikere kokokong ak itya ibeirur en kaa inde ndoit ana inde guniet kora kou niton

Bo komonut kot missing minset ab ndisinik anan koruret ab ndisinik en kokwet ngamun kingen kele ndisiot ko logoiyat neimuche inyorchigee atkai tugul kora ndisinik komososin rutu ako imuche iam imuche imin chekiyoe anan imin chekiome kotoreti biik kot missing kora ndisinik en biik chekamin ndisinik chechang ana chemoche komin ndisinik chebo mung'aret koimuche inyorchigee kelchin neoo kot missing ko kingen kele ndisinik twan chekiyoe taipisiek chebo ndisinik chekiome ko inyorchigee rapinik chechang missing ako miten market kila ak kila

Bo komonut nyanyik, amun nyanyik kemokchinigei en kila betut. Nyanyik kemokchinigei en chakula agetugul anan amitwogik tugul chekichobe kemokchinigei kinde nyanyiik. Koranyanyik kotinye Nutrients ,ako kora nyanyik kotinye kora tuguk chekinokyinigei anan yoe amitwogik Che kiome kokoronekitun. Korannyanyik imuche imin asialdee, nyanyik kotinye rabinik chechang kot missing. Ak yon kemin chechang ak ialdee imuche inyorchigei kelchin neon

Tuguk chemile biik chekikere ko netai en yuu kekere beetroots chekakimin korikyin kabisa alakini kit nemile biik kit nekayai nekoik bo kwong'ut kot missing ko ikere beetroots ichoton kokoruryo anan koechekitun matin kokokinde korikyin kot missing kora kekere kokokobwa barakiat ana kokotok kele monyor space neimuche koeechekitun en ng'weny so kobwa barakiat asikomuch koechekitun ngamun kikimin korikyin soiti

Kiigere mbaret netinye sukuma kigere kora mi miwek chemiten taban ak kegere lagok che kotelelyo chetindo hoho. Lagochuton kanam hoho kokanam hoho che kororon mising chekigere ko kamuch kogobute en mbar ago yeechen ago choton chon nyolilen. kitindoi kimuche kemwa en ireyu kit netesetai kegere minutik che kororon chemiten mbaret ago kigere kora komiten tuguk cheu nyanyik en mbaranito iyeyu kekere temindet neimuch komin tuguk che chang en mbarenyin ak koruryo tugul komie.

Ngeker tuguk cheu ichechu ana kikere kirindila chechang chekakibut ichechu kotinye rapinik chechang missing kora inoni ko kit ne nutritious soiti ako moche kouui asikenyor biik chemine ana asikenyor ot elekioldoen en kokwetnyun amun inoni ko fruit ne nutritious ako fruit netinye rapinik chechang yan kemin kikere a farmer anan temindet nekamin qak itya konde kit asikomuch koalda anan ko asikomuch koam

Logoiyat ko agenge en logoek chekororon logoiyat ko very nutritious tinye vitamins choton chekimokyingee en borwek yemokinyoru vitamins chebo logoek ko kimuche kenyorchigee kou lagok chemengechen kot ko makibaen logoiyandani koimuche konyorchigee mionwogik cheterter. Logoiyat kotoreti ko busteni anan kondoo barakiat immunity imuch kora konde barakiat anan ko konin health nekararan ako konin borto nekararan en kila betut

Ngendek ko kit en bikab kokwet anan en bik tugul. Amun ngendek ko amitwogik chekimuche kechob en betusiek tugul. Ngendek ko imuche iamdee muchelek, imuche iyotee githeri. Bik alak komuche koyoe koik ingwek en betusiek chon momi ingwek. Kora ngendek koimuche imin ak iladee, kokingeen kele rabinikab ngendek anan. beitab ngendek komiten barak kot missing. Bikab alak komuch komin asikokoito koba sukulisiek anan konyorchigei kora school fees chebo look. Ngendek kora ko very nutritious ,protein nekararan neimuche ibaen logook yon memuche okot inyorchigei tuguuk cheu chegoo. Anan ko tuguun cheu fruits.

Olekichoptoo ngendek en gaa, alan oleimuche ichopte ngendek iyoo, kotiengei kole imoche asiamdee nee. Bikab alak komuch kochob asi kotomechopte ngendek, anan kemoche kemoche asiteste githeri. Koimuche, iyotugul ak githeri en sopuriet agenge. Ak tor yon kokoruryoo ibel. Ak en biik chemoche kochop koik amitwogik, not ko chekiome ak ugali, anan kochekiome ak rice. Koimuche iyoe. anan imuche inur korong, anan imuche in kokoronekitu ak kikwai ak ityoo, yon karikwai iun ak ityo inde maa, Kotor koruryoo. Yon kokoruryoo imuche icheru ak ityo ibeel. En bike chemoche kobel, ak ityo inde tuguuk cheimokyinigei inde en sainotok anan imoche itestee nee .

En bichait Ni ko tuguk chekikere Koba kamanut anan Koba maana kekere bik chebendi kikere karishek chebendati akichek kigerev bank anan kigere care for pps kigere kora tuguk chechang chebo kamanut en iyeyu kegere kora korik Cheba maana chekyaldaishen kigere kora polisteshon olekakisalda yuno kigere ketik ab sitimok mi stimet newendi

En ireu en taban kekere bandek chekororon kot missing chenekit koseng'eng en ng'weny ireu kekere chito nekanam boibut robe boibut kimuche ki ana kimuche kenai kele chichi korobe boibut neimuch kokamee netam kochopchin irrigation bandek anan neibe beek koyoe irrigation en mbaret ab bandek

Pichait ni kekere chito nebire beek imuche iyai boisioni amun imuche biret ab beek ko biik chechang koyoe koboiboitegee biik alak koyoe biretab beek kokacham kityo amun hobby nenywanet chome koyai boisioniton kingen kora biret ab beek kele biret ab beek koimuch koik competition kou yon rwoe biik ak itya inyorchigee rapinik chechang ana inyorchigee kelchin neoo biik alak biret ab beek koyoe ko kasit nenywanet qne noton ko kikoyai ko kasit netoreti ko yon you biik kasisiek alak tugul amun yuton koimuch isindochigee rapinik chechang yon kebelisie

En pichait nekigere eng tai iyeyu kekere chito nekatebot ,kigere ko kauo kokakipir kot mising ngamun kikere komang'u korotik eng kutit, kapwa tokoch olandugul ak en taban kitigin kiteeno kekere chito nekatelel ne kanam helmetitab bodaboda,. Kigere ko asikarindet imuch ko inoni ko chorindet anan kamiten makosa agetugul kayai ako kapir pik anan kakopir asikarik. Kigere koka ngamun en eleu portanyi ko chito nekakepir mising.

En pichait nekikere en yu kekere chito neiyumi ketunguik akondoi wilbaroit kiit neibwotei en yu ikere temindetab ketunguik nekatem ketunguik chechang' ako kakobol indoi wilbaroit koib kopa ndonyo anan koib koba kaa asipikomaa akityo kosoten koker kele cheochei koaldo ko tyana en yu kekere en kerenyon kekere kesutik anan kikere ko betutut nekakesei chito nekabolu chito ketunguik kikere kora ko imbaretab ketunguik ko kakiyoichi irrigation anan kokakiochi sikonaka beek ketunguik en imbar en betushiekab kila

En pichait nekakiporwech kekere pik chekatebot kotebot akomiten agenge neteleli. Akomiten laptopishek ako chekatebot kotindoi kilamok ak kartasisiek. Kit nekimuche kearoru engyu anan kit nemuchei kotesetai eng yu ko much ko kampunit agenge neimuchei koarorchin pikchi tukuk oletestoittai kampunit. Tukuk cheyachei kewal, anan ko kaimutik alak tugul chetesetai en kampuni noton. Enyu kekere kele pik chemiten tuiyet kou elekikere elekaiburto pichuton ak laptopishek chemi meset, ak agenge ne katelel en tai koboru kole ichechu ko pik chemitei tuiyet cheng'ololen amuneishek chetesetai eng kampuning'wai ana en business nenywang'et.

Minsetab kitunguik ko kiit nebo komonut kot mising' amun kou ole kingende ko ketunguik ko tukuk chekindoi omitwokik chekiome en kila betut omitwokik nekit tugul chekichobe en korik chok kemokchinigei ketunguik asikobo komonut kasi ni kora mising' ko ngaamun biik chechang' koyoei kasini konyorchigei kelchin anan yoei kasini ko kasitab mung'aret amun kingen kele ketunguik ko imuchei iyalde amun akonyorchigei rabinik chechang' kot mising' eng' biik chechomei mung'aretab ketunguik

En pichait nekokiborwech kekere biik beek chechang missing kikere biik cheteleldos ko koityi beek kutung'oik en korik chemiten ireu ko kakiker kit nenyone metinyun konyone maranet anan El nino nekamuch korobon neoo missing kot ko kakolaa tuguk chechang ih kakoet kabisa kot ko kikere en yuu kakoker biik tugosiek en yuu kora kekere kewelutik elebenditoo biik amun kokochang'a beek ngobore koba ana tot kolaa icheket beek kikere ropta nekorobon neoo missing ako kora kit nenyone metinyun kora ko imuch ko emotinwek chetam ko moche kochobe kou niton ko emotinwek cheu Narok anan ko emotinwek chun moche komotomiten ketik anan emotinwek ab melewet

Kot nekokibor en yuu kobo kot nebo gym nekichulen banyek anan nebo chuletab gee siochome boisioni ko ngamun niyai gym koimuche inyorchigee health nekararan ih imuche Kosta mwanik chemiten borto kora inyorchin matonome biik mionwogik kararan amun ichulen gee ako imuche komenyorchigee mionwogik cheu pressure anan ko sukaruk. Asikai ko kit neyoe kotoretin kora en boisioni bo gym asikai achome kot missing inyorchigee borto neimokyinigee makoi iyetu ana istoo obesity neimuch konyorchigee biik chechang. Boisioni kora koma boisiet ne roisi amun king'ete ako kora biik chechang komotomoche amun kere ko kit neking'ete anan ko kit nemoche dedication nemiten barak

En yu kegere biik chekayumak anan chekanam mokomboet ak konaam age keetit. Minsetab keetik ko kit neboo komonut kot missing, amun kingen Kele keetik kotinye tuguk chechang anan tinye komonut chechang en emet. Koron keetik kokonech ropta kou elekikenaite, kora keetichu koyoe environment koik beautiful .Keetik kora en biik alak komuch komiin keetik asikoaldaa, kora imuche keetik asi chebo tekset en gaa yon imokchinigei yon kakoyechekitun i Kora keetik koimuche, imuch komin biik alak, koik kwenik ako kora ketik koyoe kora koter erosion anan tere neimuche kobiit akityoo komuch kodestroen tuguuk chechang ndo yon koet ropta.

En pichaini kekere inguronik, inguronik ko tukuk chekororon amun inguronik komoto mionin nii koraa inguronik kochongoitu kochokin nii, inkialda koraa tyongik chuton imuche inyorchigee rabinik chechang kot missing, sikai ochome tyongik chuu ko ngamun nguronik ko tukuk cheichek, pendonywan ko anyiny chome bik chechang ioldoi inyorchigee rabinik chechang ako koraa ko tukuk chemesibotii soiti motomoche tukuk chechang ana imuch kwam kii agetutuk akot tukuk chon koteloktoi en chiket imuche ikoji.

budget ko kit nebo komonut missing en kampunit aketugul koyoche kotindoo budget anan koyoche kongen elechoptoo budget nenywanet ih amun kot ko mechop budget komuch koror tuguk chechang ana imuch iranen into a loss komenam kampunit aketugul anan business aketugul kergee ko neoo anan neming'in koyoche itindoi budget en yoton koimuche inai ile en arawet ana at the end of the day ngobeku betut kokeboisien ata konyorchigee ata koboisien ichechu en ano ak ano kouniton koimuche komenyorchigee loss ana komeboisien rapinik en tuguk chekamemokyinigee okot en chitugul nemetinye business anan neitnye kasit koyoche itindoi budget neng'ung'et asiker ile kabajetenak rapisiek anan keboisien rapinik kuk komie ako momiten aketugul cheimuche iboisien en oret nemonoton

Tuguk chemile biik en pichait ni kekere karisiek chebendii en bendii en direction ana kikere karisiek chekayumak en eleyoche komiten koyoche kotelelyo anan koyoche ke kontrolen kikere oratinwek kikere olekayumen gee ana olekasachen oret komiten confusion neoo kot missing miten chemong'unen barakiat ih miten chebendii kokamurok ih miten chebendii ng'weny kikere sach ang'wan ako en yuton karisiek komiten confusion neoo kot missing miten biik chebendote ak kelyek en yuton komuch ko kosen accident anan imuch ko kwergee karisiek chuton anan komuch koyai okot kobit bolet anan kobit accident neoo kot missing amun bendii aketugul en direction nemokyingee

Niker biik chekotobot en yuu chetogu kele family agenge kotobot en meset akopchee amitwogik kit nemuche iker en yeu koimuche ikere sherehe nekararan ih ko sherehe nebo birthday nebo Christmas nebo nee lakini kit nekikere en yeu ko boiboiyet amun baibai chitugul ih kanyi amitwogik meset cheterter ih

En pichait nemiten iyeyu kekere pichainik cheterter ako toku kele twan koyoe kit agenge kikere koune ng'echerok anan kostoo koune elemuche inetite chito elekiyoitoo kasit ni korong koyoche inai ile ng'echeret ana fabric oinon nekikiyaen ng'echeret ng'ung simndo oinon neyoche icheru en ng'echeret kiboisien Omo achon kiboisiotoo ano mashinit niton asikocher simdo anan asiunen ng'echeret ng'ung